achame chuket ab kei amu taretin itil kiloinik eng borto ak chito ne matayaei kasit ko kasei kokanyelit kawek kotareti koteche kawek ak komitu masol ce bo kimnatetko nra eng chito ne ngotebchei kokase kokakerak teget kotychi. kongomangu kaotik komangundoi sumu che ba borto. noto munee igere chesanik ab mpiret ko chome kochuloti si kosich koter

imuch kabaibochi chumbek koro bik che chetui ko uch kaboiboichi eng agenge. noto amune si kere karariso .kora o much kaboichi waafrikek chumbek amu much ko tom kokere kotuitos kotiny eut eng eut kole noto amune si kere kabaibochi ako kamil tugul kororiso

konyoik ab bik chekikomuch kerichek ab bokitotet. Ak bik kora chekikotwal metit, kimutu yu sikosich nyon kerib en yuton ak kegerchi en ui, ele mosikyiin konyoor maiyej anan ko kerichek alak tuguk cheboebokitoteet. Kora kotoretii kongololchin akomi kerichek che kikoin. Ingoit kasarta nemokoboishien kerichek chotok ketyai kobwa gaa anyun.

tareti koibu rabinik kobwa emet amu kingen kele mitei emotinwek chematinyei rabinik. nito anyun kobwonei emet ab kenya nenyonyokokerchinkei tyongik. ko kobwonei kokakoliban rabinik eng serkalit ce toreti keyai boisionik c ba serkalit